Tũhũthagĩra tũcuku kũhanda mahũa, kana kĩraĩ, kana, kana magĩra ma ngari kũhanda na tũgatũiga handũ gabarabara-inĩ, kana o ro handũ hothe hakuhĩrĩirie mũciĩ.

Ũrĩmi wa kĩrĩu mwega mũno, ũrĩa ũragirĩrĩria ũhũthĩri wa maĩ ũru na ũkũria wa mĩmera ĩrĩa ĩtuĩkĩte ya gũkũra wega, na ĩĩ mĩega mũno na ũhũthĩri wa baibũ wega gwa kũhũthĩra mbeca nini mũno.

Rĩera nĩrĩhutanagia na mawĩra marĩa matuĩkaga ma kũrutwo o kĩ o mũthenya, kana o ũtukũ. Na ĩrĩa gwatuĩka gwa kura, nĩkũgiragĩrĩria rĩngĩ biacara citigathiĩ wega, o na ningĩ o na ũrĩmi ũkaremwo nĩ gwĩka atĩ. O na ĩrĩa kũraura mũno, nĩ gũtũmaga mĩmera ĩtuĩke ya kurega gũkũra wega, na ĩrĩa gũtarĩ na mbũra, nĩ gũtũmaga mĩmera ĩkũre ũru. O na ningĩ nĩ gũtũmaga nginya mawĩra ma kĩ o mũthenya ta mbiacara, gũkua na nduthi, ũgatuĩka wa kũrema kũrĩa kwĩna barabara cia ndoro.

Matua nĩ maingĩ marĩa matũmaga mũndũ atuĩke wa kũrĩa irio cia ũgima wa mwĩrĩ, ta kũiga gĩcigo kĩmwe gĩa gũtuĩka wa kũrĩma indo ta, ta cia kĩũndũire, ta ngwaci, ndũma, mĩanga, na na nyeni ngũrani o ngũrani, na ũgacimenyagĩrĩra o hĩndĩ o hĩndĩ.

Irio iria cirĩagwo nĩ ta cabaci, mũcere wa mboco, ndengũ, mũkimo, marigũ, ngima, na irio nyingĩ nyingĩ.

Gũkĩra kĩroko gĩa tene, ũgatuĩka wa gũbanga mũthenya waku, na ũgatuĩka wa gũbanga, o wĩra na ihinda rĩaguo, nĩgetha, nĩgetha ũgatuĩka wa kũmenya ati o wĩra nĩũratuĩka wa kũheo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Kaingĩ nĩ gũkira, ũgatuĩka wa gũthikĩrĩria mĩena yerĩ, nĩgetha ũgatuĩka wa kũmenya nĩha thĩna ũrauma, kĩhumo kĩa thĩna ũcio, na nĩkĩ kĩratuĩka, matuĩke a kwaga kũiguithania, nĩ getha kuma hau ũtuĩke wa kũmenya, ũrĩa ũgũtuĩka wa kũmatigithũkania

Rĩrĩa mũndũ ena ũgima wa mwĩrĩ mwega, nĩatuĩkaga wa kũruta wĩra wake wega, tondũ e na hinya ũrĩa wagĩrĩire kũruta wĩra, gwa kahinda kau, na mũtungatĩri ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ nĩatuĩkaga wa kũmahe dawa, iria matuĩkaga a kũnyua, o hĩndĩ o hĩndĩ rĩrĩa ena, mena ,e mũrwaru.

Rĩmwe nĩ gũkoma kana ũkoya ibuku ũgatuĩka wa gũthoma, kana ũgathiĩ ũgatembea, ũgatembea ũgathiĩ kwĩrorera mĩtĩ, kwĩrorera maĩ rũĩ-inĩ, ugathĩ kĩbororoko-inĩ, nĩguo ũtuĩke wa gũthiĩ kuona maĩ at least ũgatuĩka wa gũtũma hakiri ciaku cituĩke wa kũnogoka.

Gũkĩra kĩroko tene harĩa ũtuĩkaga wa kwandĩka maũndũ marĩa ngwĩka mũthenya ũcio, na oo wĩra oo wĩra ũgatwĩka wa kũhe ihinda rĩrĩa rĩbataire, nĩgetha andũ gagatũma wĩra wĩra ũmwe ndũgatwĩke wa kũhũthĩra mathaa maingĩ na ũngĩ ũtuĩke wa kũhũthĩra mathaa manini.

kūonīa mūndū na ngerekano harīa ūngūtūkīa wa gūīka kaūndū kaū na ūtarī naīhenya nakeūgatūika wa kūmonererīa, ūngatūīka wa kūmūreka atūīke wa gūīka ūkīmororaga kūrīgana na ūrīa areeka kaūndū kaū

Matuĩkaga a gũkĩra tene, magatuĩka ma gwĩka maũndũ mao ma kĩũndũire ma mũciĩ, kwa mahinda ma kĩroko, na mahinda marĩa mangĩ kuma o thaa ithano, magatuĩka a kumagara, magatuĩka magathiĩ kũhingũra biacara, na maũndũ mothe magatuĩka ma gwĩka atĩ, nĩũndũ wa gũkorwo mamenyerete na gũtũma o wĩra na ihinda rĩa ũguo.

Ingĩenda kũruta wĩra kuuma mũciĩ, tondũ mũciĩ wĩkaga maũndũ kũringana na ũrĩa wee ũrenda gwĩka maũndũ macio, na gũtirĩ mũndũ ũrakwĩra atĩ ĩka ũũ, kana ndũgeke ũũ, kana thaa ici ũbatiĩ gũkorwo harĩa kana ũbatie wĩ.

Wa mbere, mũndũ nakuo nĩ agagĩrwo gĩtĩyo tondũ andũ aingĩ nĩ matuĩkĩte wa gũkũmenya ũrĩa watuĩkĩte wa ũtũĩkĩte wa gũkũra wĩ kanini nginya hau ũkinyĩte. Wa kerĩ, ũgatuĩka wa kũigwĩrwo wĩiru nĩ andũ arĩa mũrakorwo mũkũranĩire nao nĩ tondũ makuona wee nĩ ũratuĩka wa gũthereme mbere gũkĩra.